Tekinoronjĩ nĩ ĩracenjia mĩtũrĩre~inĩ itũ ya o mũthenya na atĩ tarĩũ okorwo nĩ mĩrutĩre ĩrĩa ya rutagwo wĩra kambuni~inĩ thikũ ici kwĩna macini iria ona ingĩ cihana andũ iria ciraruta wĩra cigekĩrwo mwaki ciraruta wĩra ciretwo robot. Rĩu ũgakora maũndũ nĩ maingĩ mũno macenjetie. Tondũ rĩũ ona andũ aingĩ nĩ magĩte mawĩra nĩ ũndũ wa macini kuringana na ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathi na mbere.

Maũndũ marĩa maumanire na kuma kwa kuma gwa ũhũthĩri wa ndigiri gũkua indo nginya ũhũthĩri wa mĩgogoteni ya kũgucio nĩ andũ nĩ ta ndwari, iria cigũmĩire mũno ndigiri cigũmagĩra mũno ndigiri. Ũgakora ndigiri ĩkarwara, rĩrĩa yarwara kana ya kua wĩra ũkarũgama. Rĩu nĩũndũ wa maũndũ macio ũgakora nĩkĩo andũ magarũrĩire. Na ningĩ hena maũndũ mangĩ, ta mũgogoteni nĩũhotaga gũkua ona maĩ tuge maĩ mũno, no ũhote nginya gũkua maĩ mĩtũngi ta thate, na ndigiri ĩkuaga o mĩtũngi ĩna. Rĩu ũgakora mũndũ ona kaba, andũ nĩkĩo mendete mĩgogoteni, tondũ nĩĩkuga indo nyingĩ ũkĩringithania na ndigiri, na ningĩ maũndũ mangĩ nĩ ta, ndigiri nĩĩthiaga kahora mũno ũkĩringithania na mũgogoteni ũrĩa mũndũ nĩehĩkaga kũringana na harĩa arĩ.

Niĩ thabarĩ ĩrĩa ndanathiĩ na ndikariganĩrwo nĩyo, nĩ harĩa twathire gũkiura twathiaga na gũkũ Mombatha, gũkiura mbura nene hau mũtitũ-inĩ wa Ndei gwĩ thaa mũgwanja cia ũtukũ, ngari ĩrĩa yatũkuĩte ĩgĩtũrĩka magũrũ na kwarĩ na mĩrũthi yarĩ hau, rĩu twamakĩte mũno, tondũ tuonaga mĩrũthi ĩgĩũka hau ndirica-inĩ tũkarĩra, ũguo thabarĩ ĩyo ndikariganĩrwo, tondũ twaikarire hau twĩhingĩire nginya kĩroko gũgĩkĩa rĩu, nĩgetha gĩcenjio ngari ĩgĩcenjio kũgũrũ.

Thigũkũ ĩrĩa ndirikanaga nĩ thigũkũ ĩrĩa tũoyanĩte niĩ, bamĩrĩ citũ ciothe, tũgathiĩ tũkagũra ng'ombe, kana twathĩnjaga ng'ombe ĩrĩa twarĩ tũrĩanĩre, no rĩu hĩndĩ ĩrĩa ĩyo yakinyire, ng'ombe ĩyo yakuire ũtukũ ũcio. Rĩu mũthenya ũyũ ũngĩ tũgĩthiĩ kũrĩa ng'ombe tũgĩkora nĩĩkuire na twarĩagaĩra gwa cũcũ. Rĩu nĩtwarakarire mũno tondũ twarĩ andũ aingĩ mũno, no gũtirĩ ũndũ tũngĩekire, rĩu thigũkũ ĩyo nĩyo itakariganĩrwo.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩtarĩ na ũthii wa na mbere, andũ nĩmagĩrĩire moyane, nĩgetha mathiĩ meke mĩrũrũngano ya thayũ ĩrĩa ĩgũtũma andũ arĩa mathurĩte mamenye ti akenu, na moke ma na mauge maũndũ marĩa marenda gwĩkĩrwo, okorwo nĩ barabara magwete hau, na macoke mete andũ, hĩndĩ ĩyo makoretwo metĩte andũ nginya a ceceni cia mohoro, nĩgetha ũhoro ũkinyĩre andũ aingĩ, na nĩgetha andũ arĩa macagũrĩte maconoke, na moke mamekĩre maũndũ kana ũthii wa na mbere.

Ĩĩ nĩma matinga nĩmarehete mogarũrũku manene ũthondeki-inĩ wa barabara Kenya, tondũ ũndũ na ũndũ ũyũ ũhotekekete tondũ matinga nĩ macini. Macini ĩhotaga okorwo nĩ kũrĩma ĩkarĩma kũndũ kũmwe kũnene mũno, ndũngĩringithania macini ĩyo na hinya wa andũ. Rĩu ũgakora matinga nĩmarutaga mũthenya ũmwe no marute wĩra mũnene makĩria ũkĩringithania na ũrĩa ũngĩandĩka andũ aiingĩ marĩme kana mathondeke nginya barabara, na nĩmathondekaga wega mũno, okorwo nĩ ta tũmĩtaro makenja naihenya na makeheria tĩri na makaũbanga ũkĩringithania na andũ, na ningĩ thogora ũrĩa andũ a matinga mangĩrĩha nĩmũbacĩrĩre ũkĩringithania na mbeca iria mũndũ angĩtũmĩra kũrĩha andũ.

Ĩĩ nĩma thikũ ici tũtibataraga gwĩkĩra marori gĩko kĩa bara na moko rĩrĩa barabara irakwo, na ũndũ ũyũ ũhotekekete, tondũ kwĩna tũmacini tũngĩ tũkĩte tũrĩa tũrabokera marori macio, okorwo nĩ tĩri wa gĩko, na na tũgekĩra marori macio na ũndũ mũhũthũ makĩria kũringana na ũrĩa, ũkĩringithania na ũrĩa andũ manogaga, thaa ici tũrori tũu no no gũtahia, tondũ twĩ na nginya gĩciko gĩacio, tũgatahia tũgatwara hau igũrũ, tũgekĩra gĩko kĩu na ũndũ mũhũthũ na oũguo nĩguo tekinoronjĩ ĩcenjetie maũndũ.

Ĩĩ nĩma CCTV nĩcirehete nĩciteithĩtie kũrehe ũgitĩri mĩciĩ-inĩ itũ. Na nĩ tondũ CCTV rĩrĩa mũndũ oka aiya, kana akua kĩndũ gĩaku, nĩũkũhota gũthiĩ kũrora na wone mũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ, na wamenya ũndũ mũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ, no ũhote gũthiĩ nginya borithi tondũ wĩna nginya ũma, ũmatwarĩre, ũmatwarĩre evidence ĩyo, na magĩre mũndũ ũcio kana mamũnyite na mamũhingĩre thĩinĩ.

Ĩĩ nĩndĩrona harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ ta rĩngĩ warora okorwo nĩ ĩno ĩroneka tarĩ bataraitha ĩ haha. Rĩrĩa bataraitha yabangwo ũguo andũ ana okorwo nĩ handũ harĩa ĩraigwo no hahote gũkua bataraitha ĩmwe nyingĩ mũno ta ũrĩa ndĩrona haha, gũkĩra rĩrĩa yoka ĩiganĩtio o kũiganio, na tarĩu andũ aya mahũrĩtwo mbica haha nĩmagĩrĩire nĩ wega tondũ nĩmarĩririkanaga harĩa marĩ na magakena makaririkana nĩkĩĩ mekaga kũndũ kũu.

Gũthomithia mbeũ njĩthĩ gwaka itĩ, nĩkũmahotithagia kũnyihia wĩici gicigo-inĩ gitũ, tondũ rĩrĩa mbeũ njĩthĩ yaka itĩ, no ĩciendie harĩa ĩngĩona mbeca cia kũhũthĩra na maũndũ mao. Na, ningĩ rĩrĩa mbeũ njĩthĩ ĩra ĩ ĩ ĩ busy ĩgĩaka, kana ĩnyitanĩte ĩgĩaka, ndĩhotaga gwĩciria maũndũ moru marĩa ĩngĩka. Rĩu nĩkwagĩrĩire, kana niĩ nĩndĩrona nĩkwagĩrĩire mbeũ njĩthĩ gwaka itĩ, nĩgetha kũnyihanyihia wĩici gĩcigo-inĩ gitũ.

Mbeũ njĩthĩ rĩrĩa ĩraka itĩ gĩcigo-inĩ gitũ, ndĩhotaga gwĩciria ũrĩa ĩngĩka maũndũ maingĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩĩnyitanĩte. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩyo ndĩngĩhota gwĩciria ũrĩa ĩgũthiĩ kũiya. Na ningĩ tũkĩrora maũndũ mangĩ ta itĩ, itĩ rĩrĩa ciakwo nĩ mbeũ njĩthĩ nĩ mbeũ njĩthĩ nĩĩgĩaga na ũgĩ wa gwaka wa gwĩka ũndũ ũcio na ningĩ itĩ icio araka, itĩ icio no ciume thogora kana no endie one mbeca ciake cia gũtũmĩra na maũndũ make ma o mũthenya ũguo ndegũkorwo aharĩte mũno kũhara kũrĩa kĩngĩtũma ecirie gũthiĩ kũiya.

Ĩ niĩ nĩ ndĩretikania ati hurumbarũ ciumanĩte na tekinoronjĩ. Tondũ ona magũrũ macio ĩkuaga namo nĩgũthondekwo mathondeketwo wega. Magakorwo magĩthiũrũrũka ũndũ matangĩnogia mũndũ tondũ me raũndi wega. Na hurumbarũ nĩ ĩhũthĩragwo na gũkua maaĩ. No umĩhũthĩre gũkua maaĩ kuma haha gũtwara nginya nyũmba kana handũ hatarĩ hanene mũno. Nĩ ĩhũthagĩrwo nginya kũrĩma kũrĩa ũkoraga mĩgũnda~inĩ irahũthĩrwo gũkũa okorwo nĩ fertilizer. Hurumbarũ no ĩhũthagĩrwo nginya gũthamia indo okorwo ti handũ hanene mũndũ no akue kĩrĩa arenda gũthamia agĩtwaraga handũ hangĩ nayo.

Ĩĩ niĩ nĩndĩretĩkania atĩ tekinoronjĩ kana wheelbarrow ciumanĩte na tekinoronjĩ. Tondũ ona magũrũ macio cithondeketwo namo mathiũrũrũkaga wega o ũndũ mataragia mũndũ kana ũndũ wheelbarrow ĩyo ĩgũthiĩ na ihenya kũndũ kũrĩa ũrathiĩ, na ihũthĩragũo ona no cihuthĩrwo gũkua okorwo nĩ thumu hindĩ ĩrĩa mũndũ ararĩma akaruta haha kũndũ kũrĩa kũigananĩte, ũgakua okorwo nĩ thumũ kana bataraica, na tondũ kũmĩkua na mũgongo nĩ ũritũ gũkĩra rĩrĩa ũngĩkua ona no ũkue igĩrĩ kana ithatũ na hurubarũ rita rĩmwe. Ũguo nĩ ĩ save-aga mathaa. Na ningĩ no ĩhũthĩrwo gũkua maĩ kuma harĩa ũramagũra nginya okorwo buroti ĩrĩa ũraikara. Maũndũ macio nĩmo ĩkaga.

Niĩ nĩnjiguaga ũru mũno rĩrĩa ndĩrona bũrũri wa Kenya na Ũganda makĩng'ang'anĩra gĩcigĩrĩra kĩa Migingo, tondũ mapu-inĩ ya bũrũri nĩyonanagia Migingo ĩyo ĩkoragwo ĩ island ĩkoragwo ĩ, ĩ mwena wa Kenya, na ũguo Ũganda nĩ tamaa tu ũkoragwo nayo, na rĩrĩa kwĩna mũng'ang'ano nĩũkoraga kwĩna mbara ciraumĩra, ũgakora kwĩna andũ mararũa, angĩ kinya magate mĩoyo na ũcio ti ũndũ mwega. Rĩu niĩ ingĩendekithia Ũganda maikare kũndũ kwao na maiganĩre na kwao matige tamaa ya Kenya, na ya kwenda indo ciene.

Kũhe ciana Kenya kanya ga gũthomithia ciana iria ingĩ nĩgũteithagia mũno tondũ ciana cio cienyewe nĩcihotaga kũnyita maũndũ naihenya tondũ rĩrĩa ciona, nĩ nĩ mwana kana nĩ mũrutwo wao ũramũthomithia anyitĩte indo naihenya kũmakĩra, o nao nĩmekagĩrĩra kĩo nĩgetha manyite maũndũ take, ona nĩgetha ona hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ onao nomende maheo kanya ga gũthomithia o nao, rĩu ũgakora nĩmarekĩrĩra kĩo nĩgetha mwarimũ wao one nĩma nĩmo,ĩ kana mamenya maũndũ nĩmekũhota onao kũheo kanya ga gũthomithia o nao.

Ĩĩ kũgĩa na kinyi rĩrĩa ndĩrathoma nĩgũkoragwo na ũritũ, no niĩ ndigagĩrĩra he maũndũ njĩkaga gũtigĩrĩra nĩndĩragĩa na kinyi rĩrĩa ndĩrathoma, na maũndũ macio nĩ ta nĩndigagĩrĩra hatirĩ maũndũ kana hatirĩ manegene rĩrĩa ndĩrathoma. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe tondũ ndiendaga maũndũ gwĩka maũndũ maingĩ rĩrĩa ndĩrathoma, okorwo nĩ tũmaĩ nĩngoragwo natuo hau nĩ twa kũhoreria meciria rĩrĩa meciria mahiũha mũno, macio nĩmatũmaga ngĩe na kinyi maĩ. Na, na nĩnyandĩkaga kĩrĩa ndĩrathoma nĩgetha nganyita naihenya nĩgetha ngagĩa na kinyi tondũ rĩrĩa ndĩrandĩka ndihotaga kũriganĩrwo naihenya.

Kĩrĩa kĩgeni thĩiniĩ wa mohoro ma Nation mathaa matatũ marĩa mahĩtũku nĩ ũrĩa mũnene wa bũrũri, thĩiniĩ wa mambũra ma Madaraka arekĩrire okorwo nĩ kũrĩha SHA mũndũ akarĩha kahora kahora, maũndũ macio, na ningĩ mũnene wa bũrũri thĩinĩ wa mambũra ma thigũkũ ya Madaraka nĩaraugire nĩgũgũkorwo na nĩgũgũcoka mawĩra marĩa ma mbeũ njĩthĩ ma Kazi Mtaani na ũndũ ũcio ũgakenia mbeũ njĩthĩ mũno, rĩu maũndũ maio nĩmo marekĩrĩrwo mũno mohoro-inĩ ma Nation mathaa matatũ mahĩtũkĩte.

Rĩrĩa ndĩrerorera mohoro nĩmenyaga ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, ngamenya ta rĩu he anake megũteithĩka kana he mbeũ njĩthĩ ĩgũteithĩka hĩndĩ ĩrĩa ndĩraiguire mũnene wa bũrũri nĩegũcokia wĩra ũrĩa warĩ wa mbeũ njĩthĩ wa Kazi Mtaani, ũndũ ũcio ũkangeni mũno tondũ nĩngũmenya wĩici nĩũgũthirathira matũra-inĩ rĩrĩa andũ mo rĩrĩa mbeũ njĩthĩ mona mawĩra, nao maũndũ macio nĩmo mangenagia.

Niĩ ndacemania na rũgano ndĩraigua atĩ nĩrũbatiĩ kũmemerekio terebiceni-inĩ, nĩnjoyaga okorwo nĩ thimũ yakwa ya guoko, ngahũra mbica kana ngoya ka vidiũ, kavidiũ karĩa konanagia ũrĩa kũrathiĩ na mbere, ngacoka ngakoya nginya gakarĩkia, ngacoka ngetha njĩra ĩrĩa ngũtũmĩra andũ a mohoro okorwo nĩ WhatsApp-inĩ kana namba ĩrĩa makoragwo maheanĩte ngamatũmĩra kũu na nĩndĩ ndeka ũguo na ngĩheo ngiri ĩmwe nĩũndũ wa kũmatũmĩra mohoro mega ma kũmemerekia.

Mĩario ya mũthia ya mũtongoria wa bũrũri ĩkoniĩ ũrĩa araugire nĩgũgũkorwo na na kũrĩha gwa SHA kwa kahora kahora, na araugire ũguo mũthenya wa mambũra ma Madaraka ira. Ningĩ aracoka arauga atĩ, atĩ mbeũ njĩthĩ nĩmegũcokerio mawĩra marĩa marĩ kuo hĩndĩ ya mũtongoria Uhuru na ma Kazi Mtaani marĩa araugire mekwanjia wiki ĩno ĩroka kana kiumia gĩkĩ kĩroka na maũndũ macio nĩmegũteithi mũno tondũ mbeũ njĩthĩ nĩĩgũtiga wĩici.

Gwĩka ũndũ ũyũ gũtema mĩtaro, mũndũ abatiĩ gũkorwo na na biti ĩrĩa ĩkũiganania kana kinya tũmĩtĩ tũrĩa twa kũiganania. Ũgacoka ũgatema mĩtaro onokorwo nĩ na gacembe, kana akorwo nĩ theci, ĩgakorwo ĩigananĩte wega, nĩgetha nĩgetha mũndũ ahande kĩrĩa arenda kũhanda.

Ĩĩ niĩ nĩndĩrona no tũhonokie mahinda kũruga tũkĩhũthĩra ngaci, na mogarũrũku mangĩ na na moguni mangĩ nĩ ta, hĩndĩ ĩrĩa tũraruga na ngaci, tũtihotaga gũtemenga mĩtĩ ĩgathira ithaka-inĩ citũ, tondũ ngaci ndĩrahũthĩra ngũ kana ndĩrahũthĩra kinya makara. Rĩu ũgakora rĩrĩa twahũthĩra ngaci nĩtũhonokagia mĩtitũ na ũguo rĩera rĩgakorwo rĩ rĩega , gũgatiga gũkorwo na ũcenjia wa rĩera.

Moguni marĩa magũtigĩrĩra ciana nĩciarerwo thĩiniĩ wa Kristo nĩ ta matiyaga, ũguo ũgakora rĩrĩa marerwo kana rĩrĩa mathiĩ kanitha nĩmakũraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũgakora ona ndawa cia kũrebia matiratũmĩra tondũ nĩmarataarwo nĩ kanitha kana mathoma kĩrĩkanĩro nĩmaramenya gwĩka wega na gwĩka ũru. Ningĩ nĩmateithagia aciari ao mawĩra ma mũciĩ, tondũ nĩmoĩ gũteithia aciari nĩkwagĩrĩire ũguo matimagiyaga, macio nĩmo moguni.

Ĩĩ nĩ ũhoro wa ma atĩ ndege no ciũmbe maĩ-inĩ na kũhũthĩra ndege ta njĩra ya ũkui kũrĩ na moguni ta atĩ ndege nĩ njĩra ĩmwe nĩ nĩ njĩra ĩmwe ĩkoragwo ya naihenya mũno ĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra gũkinya kũndũ kũrĩa arathiĩ. Na, ndege nĩĩthiaga kũndũ kũnene mũno, rĩu ũgakora hena ũguni tondũ rĩrĩa mũndũ acereirwo ta rĩngĩ kana nĩarenda gũkinya naihenya, no oe ndege ĩthiĩ ĩmũtware kũndũ kũu na akinya gwa kahinda karĩa kagĩrĩire tondũ rĩrĩa mũndũ aratũmĩra ndege gũtikoragwo na jam u rĩera-inĩ, na ũguo rĩrĩa ndege yanjia gũthiĩ, ĩgũthiĩ naihenya na ĩkinye naihenya kũrĩa ĩrathiĩ.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩ njega tondũ rĩrĩa mũndũ ona handũ hatarathiĩ na mbere wega no ahote kũhũra mbica kana woe ka video karĩa angĩikia nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, na ta rĩngĩ angĩkorwo nĩ tuge ta barabara thũku, rĩrĩa andũ mateta nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũhĩtũkĩra okorwo nĩ video kana okorwo nĩ kambica ga kuonania ũrĩa barabara ithũkĩte, nĩwonaga kaingĩ atongoria nĩmekagĩrĩra kĩo gũkinya handũ hau na magathondeka okorwo nĩ barabara, ũguo andũ magateithĩka. Ningĩ kwĩ andũ mateithanagia mũno rĩrĩa mũndũ ta rĩngĩ arwara, ũgaikia ũkaheana mbica yake na namba yake ĩrĩa angĩamũkĩra ũteithio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũkona mũndũ ũcio nĩateithĩka kana nĩateithio.

Niĩ ngĩringithania kompiuta na mabuku, nyonaga kĩrĩa kĩagĩrĩire mũno nĩ kompiuta tondũ rĩrĩa ndĩrahũthĩra kompiuta nĩ gũkoragwo na mathomo mangĩ ta rĩu okorwo nĩ gũthomithio mathabu marĩa mabuku ũtangĩhota gũĩthomithia, kompiuta no ũhote kũingĩra ona okorwo nĩ YouTube ũthome mathabu marĩa ũrenda gũthoma kana kĩndu kĩrĩa utagĩnyita na ihenya. Kwĩna aarimũ kũu mangĩguthomithia na no ũhote nginya kũiga, ũngĩona nĩ mathomithia wega no wĩige kĩrĩa wathoma hau, ũgathoma rĩrĩa wariganĩrwo kana rĩrĩa ũrenda kwĩririkania.

Rĩrĩa nyamũ ciarĩa iria ingĩ, nĩihotaga kũnina okorwo nĩ mũhatĩkano wa nyamũ ũrĩa ũngĩnina kinya okorwo nĩ mahuti na ũtũme nginya nyamũ iria ingĩ cikue. Rĩu rĩrĩa nyamũ imwe ciarĩo, nĩũkoraga nĩkwagagĩra kana iria ciatigara nĩciganagia mahuti marĩa mekuo, na maũndũ marĩa nyamũ cia Kenya cigeragĩrĩra nĩ ta kũgwĩmwo ũrĩa ũkoraga kwĩ andũ maracigwĩma, okorwo nĩ njogu he andũ maraciũraga nĩgetha marute mĩguongo yacio mathiĩ makendie. Rĩu maũndũ macio nĩmo magĩrĩire kũrorwo nĩgetha cigitĩrwo.

Maũndũ marĩa thirikari ĩkĩte harĩ gũkũngũĩra mũthenya wa mũkingo thĩ nĩ ta, ĩkarehe ithimi iria mũthenya ũcio ĩthimanaga hatarĩ marĩhi na mũthenya ũcio nĩĩheaga okorwo nĩ andũ arĩa makoragwo na mũkingo ĩkamahe, okorwo nĩ ndawa, ĩkamataara, ĩkamera ũrĩa mabatiĩ gwĩka ĩkamera matikamake. Ningĩ ũndũ ũngĩ ĩkaga, nĩĩheaga andũ okorwo nĩ mĩbira ya kuonana kĩmĩrĩ, ĩkamahe hatarĩ marĩhi o mothe, o mũndũ athimwo mũndũ athimwo ũrĩa wenda kũheo akaheo.

Ndawa cia andũ arĩa marĩ na mawathe, nĩcitwaragwo thibitarĩ-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nao, nĩgetha makaamũkĩra ndawa mategũthiĩ kũndũ kũnene. Na ningĩ andũ arĩa marĩ mawathe nĩmaheagwo okorwo nĩ tũkari tũrĩa twao twa kũmatwarithia nĩgetha makahota kũgĩra matarĩ na thĩna o wothe.